Thimũ nĩ cioyaga mahinda manene gũĩtĩkĩra gũcokia message ya kĩhanda kĩu kĩa health. Ningĩ nĩ kwarĩ na raini nene na njanjo ĩno nĩyarĩ nahinya kuoneka, wonaga iria ironeka already kirĩ andũ arĩa marareherwo. Nĩngĩ wakoraga citirahota rĩmwe gũteithia andũ othe, tondũ andũ nĩ aingĩ na ndawa nĩ nini, ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩoneka, na andũ nĩmeyumĩragia nahinya mũno, kũmĩetha, na gũtiakĩrĩ yakĩrĩ hakuhĩ mũno, tondũ kĩrĩa mũndũ agĩkoragwo agĩikara nĩkũraihu na kũrĩa kwĩna thibitarĩ, rĩu nĩndahotete kũgĩa na ihinda iritũ mũno ingĩkamĩona.